Gimatimore kae, en ni japur opidho boo kendo alodeni ok gone yath. En gi kudni matindo tindo manie kor alot, kendo kudnigi miyo japur ok yud yuto maber. Koro onego obedni igoyo negi yath manegogi mapiyo piyo. Japur onego obed ni kiseneno ka ranyisi mag tuwo ni e alot kata kudni, tigoyo yath kapok ginyuolore mok gibed mang'eny kaka magi onyuolreni. Koro ma en alod bo, odwaro yath.

Gimatimore kae, en ni nitie piem mar ng'wech kendo jopuonj nie laini ,en chieng' sport mar ng'wech. Ng'wech nigi ber mang'eny kabisa. Ang'o momiyo ng'eny jopuonje ohere kata nyithindo bende ohere?. Kendo kae en piem manie kaonti miluongo ni Tana River kaonti. Ema ng'wech dhiye mbele kae. Ng'wech miyo nyithindo bedo kadongo kotegno, kendo ng'wech be nyalo miyo ng'ato oyud tich mar police kata mag lweny. Ng'wech bende nigi nengo maduong' kabisa, omiyo ji be yudo pesa.

Mae en tich mar pur, kendo gimabiro e pacha ka, aneno ka japur opidho alot mar bo, to alodni ok orite e yo maber. Kaneno it alodni, en gi tuoche kendo ok en it alot maber, kendo ok ober gi ngima. Kendo ochaloni pi be ok olne, yath be ok gone manego kute mamiyo ite chalo kamae. Koro japur onego bed ng'at marito puothe ,ma ka chieng' nitie kata ka puodho tuwo, tiolone pi. Koneno ka nitie ranyisi mag kudni, bende ber ka igone yath.

Mae en tich mar chwako chaye. Anyalo puonjo ng'ato kaka onego otim tijni e yo machalo kama. Mokwongo, nyaka oket gigo ma odwa tiyo godo piny. Nyaka oket yien piny. Pi bende nyaka bedie. Chak nyaka bedie. Skari kod majan. Mokwongo obro moko mach, kosemoko mach, tokawo sufuria toketo e mach kanyo, gi pii . Nyaka ibed gi kit kendo adek kata inyalo chweko gi jiko. Kiseolo pi, ti weye ochako ka gimo dwa noyieny matin, kasti kawo chak tiole. Kisekawo chak miole, ka chak oseriwre maber gi pi, tikawo majan tikete. Ichwake ma nyaka owal mochieg motegno. Kosechiek, tigole e kendo. Ichunge, inyalo ruwe gi skari chuth ,kata inyalo keto skari bang'e. Kisechunge, koro en koreka iole e kikombe kata njagi

Tijni nikod nengo mang'eny kendo achiel kuom nengo ma en go, en mae, tijni nyalo miyo ,inyalo ndik ng'ato e tich. Ondiko ji mang'eny e tich, kendo en yo ma ji mang'eny yudo godo yuto margi kata pesa . Pesa magiyudono ,ginyalo bero godo ngimagi kendo nyalo konyo gi e chulo ne nyithindgi pesa midwaro e skul, kata gin konyre kodgi e ngimane. Koro tijni nigi nengo kabisa nikech en yo mamiyo ng'ato bedo modich mok par timo timbe manono.